Inamen sugulit nekibore United Soi, iwe taonit ne negit en United Soi nekibore United Soishop. Itakyike lekibore United Soi Dispensary, itokyike olekibore green meridia. En yoton ibir kona yemongyini laam, bore iite laam, itokyike elekibore, iwe eutab tai nebo eungung en laam itokyike taonit nekibore Londiani. Ndimiten komi etiet ne negit ak Londiani taon, ipirepak, ibune oret eutab katam itokyinige taonit niton. Ko en yoton komalo. Ibune mitaisiek 500m kingeten eetyet agoi taon, indonyo nebo Londiani Junction.

En pikipikisiek ak karisiek en loiseet en kerenyun achomee anee pikipikishek ngamun pikipikishek koroisi kenyor ii, oo pikipikishek kobunee ole ng'atiat ii, akochute kokwotinwek kou anee komara ii loisen iibe ngwek alan iibe tuguk chemoche konyikisen alan tuguk chebo mbar koroisi kochut pikipikisiek okot ele ng'atiat oibe tuguk en haraka osip inyoru pikipikishek ngamun chang en olan tugul chang pikipikishek ak beinywan komiten ngweny kosir nebo karit roisi ial pikipiki kosir ial karit ako kasit neyo pikipiki kotap kokerkee aak karit en kasisiek cheyoe kotugul, okora kasit neyoe pikipiki kosir matatu ko pikipiki komuch korak iboisien imuten biik en sait akee koraa komuch iiben tuguk ak ibakach ng'alekab imuten biik, pikipiki ko inyoru en ortinwek tugul nemokyingee temik.

en kerenyuun anee rabishek chetoche ketindetab pikipiki ko een komongunenyuun omonguu kotoche bogool muut iih agoii silingishek elibuut agenge, kotiyengee en kaa kotam ogere chii negetote pikipiki kotoche rabinik chemoregunee kisirchin rabinik chemoreguneen bogool muut, eleboishoitoo rabinik choton ketinde ab pikipiki koboishe koliboneen rabinik chebo besenwogiik chegobesen kolibaneen kwaleen pikipiki, boishet age neboishen chito ab pikipiki rabinik kyiik iih, koboishe kobaeen piik ab konyiin iih koboishen koraa kogochi biik toretoshek piik ab kokweet yoon mii kurubisheek iih yomiten tuguk chegechongoni en kokweet iih ak yomiteen tuguk chegochut en kokweeet chegemoche keboishen en saisiek choton kouu eleboishotoo ketindet ab pikipiki rabinik chegonyoor en kasiit nyiin iih negigetote pikipiki.

iyaanat ooh kararan konaai murenik ak tibiik koboishen kwenik kochob omitwogiik ngamuun en kebeberweek alak komiten eletom koiit mostinwoiik iih alan elekeboishen mostinweek ab stimook iih keboishen kechobeen amitwogiik, kogararan konaai koboishen kweniik ngamuun iih mii kosorweek chemomiii rabinik iih cheoleen magaisheek, chenyiteen kasisiek iin silindaishek iih koyoche kityo iboishen kweniik ngamuun toton koroisi sibinyoruu kosiir inyoru rabinik cheoleen magaa ak cherifilenen kasisiek, so nyolu iih murenik konaai ak kochob amitwogiik koboishen kweniik.

Ketache Keb litaishek tiptem en elomeny ko shilingishek Taman ak keba Barak tiengei ak round en elemenye ngoloit en elemenye ko shilingishek nekit elemuch iyai bek chebo taipishek kotililikitun ko kenget kechuchugan bekngebore kitoche ichuchugan bek en kipchuchuget akindoi kipchuchjket elebunu bek oldo Ake kora elechopto bek ko much inde tukuk choton vhekigechob chekiunen bek kerchek chekiunen bek asikotililetun bek

Mkokoteni kobo komonutiet yon bendi kong'eten komosi yoloe biik kong'eten komosta ake ngamun mkokoteni komuch koip tukuk chechang kong'eten olekong'eten akoi olekowendi ako mkokoteni komoboisien rapishek kele kindeen mwanik cheboisien kobaten iboisien ngubut netinye en sai noton, ako mkokoteni kora en sainoto komuch kobun olemuch karisiek alan kojut pikipikishek imuch iboisien mkokoteni ilounen tukuk kong'eten olemenye akoi barabarosiek, barabarosiek eleyoche ibun.

Kiroteshi chumbik omitwogik kosir en betushechoton ii amun omitwogik kokimokinde chumbik kochom ii ako kingosir ii komator aam omitwokichoto amun kisir soiti oo kiran okorkoren ii komatokokonon chamet nebo omitwokichoton ak abakach kobetunoton ko kiobur oshorore komoomishe ngamun kikachanga chumbik en omitwogik chekiome.

Olamenye komamiten olekebiren beek en elamenye ngamun beek chiten yu ko chekitache chebo ropta, oo ropta koui si konyo en betusiek chechang. Imuch kekakany ropta kokake ago elamenye kora ko beek kebole en ngweny, mamiten elemuch kebiren beek.

Ibaru tekisto kwonyik yon teseta kwamisie boisiekwak ngamun ipchin beek kounjin eut ak kochopchi amitwogikyik ak koipchi kobwa meset ago yon teseta kwamisie boisiekkwak komiten meset kongalaljin boisiekwak kotienge eleu agotepsen kit nechamu amitwogik choton chekachop ago elebarunen tekista kwonyik yon amisie boisyek kwak ko amisie tuwan en meset agenge.

Katuyosiek aeng chenootin en Kenya ko katuyosiek chebo nebo Nairobi noton Nganaset netuyechin biik tugul en emetab Kenya ak katuyet nebo Mombasa oletuyechin biik chechang chebo emetab Kenya che yobu ematinwek alak kotuyechin nganaset neu katuyet nebo Mombasa.